kore ninko piintibir anaa naa ingas aguet ewon etuu iyer kore piitum ategueta nidung dung aitaa kunini tiniyer naake eraa kutua amu mokuu inia kataa kore piindip atudungdungoo nipik suburia alafu nipik taa lataa kore piipik lata ninsho meitootua inia lata aitotuakino mpaka naa nokuu naaku neja taa inko tinintibir natuwana anaa

kore taa ana naa ndaa najoo najii spagheti naa kore taa spagheti ninkoo nyataa intumia lkejiko lolalaa kore pintumia nkejiko lelolaa tanaa intumia nkeek aree aibungie angarake kore pintumia du alee kejiko le kawaida naa meibung naa naaku intumia lkejiko le lalaa tanaa sii nkeek aree agamie ana toki piitum atamaa

Ore enekue inyiangu nkutunkuu ornyanya ninyiangu sii indania, ninyiangu sii ena daa ninye nidolita. Ore peyie inyiangu, nidungudungoki nkitunguu angas suburia, nitum aikaranga apik ilata nipik sii nkiti sumbi nitum ade atipika ilnyanya teneidip nkutunguu aaku. Ore pee iindip atipika, nipik taa eee ena daa ino aitadoiki suburia. Nipik aitoki nkiti are kore ejo mewoto nipik naa ndania tekeper pee etum aitoropilo.

kore taa ana keata ninye ridat aree keatai ridata nintibirie lbiasini neatai ridata nintibirie sii nkiri naaku kore ana niknko piintibir ingas ayau nkano nitum taa aitibira inia anoo ana shi ninkoo tinimperper shapatii nitum taa atundungoo eraa ndungot naa nkutii dungot kore piindip atipika niyer lbiasini linono tanaa taaduo nelbiasini intibiritaa tanaa sii nkiri niyer nkiri inono alafu kore piindip ateyara nultu nipik duake nkutii kirii atua nipik nkutii kirii te keper inia tokitoi ninkenoo. kore pinkenoo, ninkenoo anaa shi notuu mandazi iyarataa nutum taa aitodokii atua suburia niyer naa nokuu nutum atama

Koree ena na nkiringo ompuk tanaa mpuka kedo pookin kake, netii naa nkitingo aa ntoopita tana sii ormarei eata sinye enkiti kiringo enye neata sii kuna puka kunda kulie naanyori, eatai si kachumbari aaku irnyanya teneboo okitunguu neatae sii orgali anaa iyer tananyori yi openynipej enakiringo ino tenkima, ore pipej tonkuk niyau taa orgali lino nipik saani nitum si atipika kuna puka inonok saani nipik kachumbari kando nipik taa enakiringo ino nitum taa atama.

Eee kore taa maana naata ana amu keji taa kuna ildizii, ore maana enche naa nekwe, nÃ a keret inkera te biotisho enche oleng aaku kore piiyieraki nkerai kuna dizii naanyori notu oku ninche kore piiyieraki nkerai naa kotum nkerai biotisho naa ketum sinye oleng, koree sii duaake abaki nkae kata idim yie niyierr aitushulaki ilpiasini ninya ake etiu nejia naa supat oleng, naaku netipat oleng enaa toolmaretia long oo toonkagitie aang.

Ore ena siai naa esiai taa eramat ee nkishu, tenaa sii nkishu ee kule naa siai naloito ebularita oleng' te nkop ang'. Aaku kore eramat enkiteng' te nkop ang' enaa te murua ang' naa kebularita oleng'. Aaa e kore ilaramatak naa keramatita swam enye aitibiraki, ishorita en`daa aitibiraki. Naaku ee emb`ae ena esiai naloito kwe oleng eitishipisho kwanza te nkop ang' oleng'.

kore taa ana siai naa ramat ee nkine naa kore ntoki nadamu tanadol anaa nadamu ajo kenere pikiramat suomang aishoo ndaa supat nikiramat oleng sii duake tolkulie tokitin naaku kesham ninshe oleng tolbulunye lenshe o teramat enshe pookin naaku kore ana kaitadamu ajo mataramat suom ang aitibiraki oleng peetum sii ninshe ateret yooh te mperot naponuu

kore taa ana naa kore kuna naa mauwani, mauwani supati oleng a maua duake kore nkulie keatai maua nilo duake ninsho ltungani lino lisham eatai sii nkulie naaku duake keasichoreki tankata duake naatai duake naaku keiturayieki ltungani eatai sii nkulie sii duake naikod nkajijik naa kore ngeno ana mbaa neyeu peasi anaa siai naa peitubulari oleng awun aitibiraki apik taa kulo paketi lotii notumii aitodokii muzuri nobolu nepiki sii nkare pemetoyu